Minsetab tuguk eng gaa keboishee beekab kibatitab goot, bunei beechotok paipushek chemi tuguk che kakimin ako eng let ketoche beechotok eng taramishek.

Kisegeni komengekitu ak kesuus eng saburiet keboisie mwaita, kitunguik, nyanyek, hoho ak tuguk alak tugul chekimuuch kianyinye ak kekarang'.